Mabititunat mising eng korenyo lagini en oldage, korotinwek alak komiten lagini agengagenge. Ko yon kagoit saiti kotam ketile ak kiyamsi sigeboisien koik mbolea

Kibetut netai kabisa ko kikakibe ak batieminyu kapingui, ko kiwendi bikoputei ingwek. Ko kiasibi akine ngamun kia kose taginai olekiputitoi ingwek. Ko kitabore rahisi lakini kimakorahisi ngamun kinyolu iput some parts akipagakte alak. Lakini an kokoi fun any mm.